Gima timorekae, magi gin jo dhok miluongo ni Maasai. Kendo giyudore e piny ma Kenya wa ka, to moko bende yudore e piny mar Tanganyika. To gimiolo miel kata tugo moro maluwore gi gik magitimo ga e thuche gi. Maendi en tugo mar chukruok malo, kendo tugo ni jo Maasai ohere ahinya. Gichikore malo ahinya kendo ka giwer. To seche moko gihero tugo tugo ni ka gidhi e lweny kata kagise a e lweny magiloyo lweny. Koro tugo ni en tugo ma ichako puonj rawere ma jo Maasai ka pod githindo, kapod gin raweche mathindo kendo gidongo kaging'eyo tugo ni mar chikruok malo to iwer. To iyudo ka ng'ut gi be gidudo seche ma giwer no. Koro mae gima aparo ni aneno ka timore ka. Kendo girwako lep gi mar jo Maasai ka gitugo tugo ni.

Ka ang'iyo kae malong'o, taneno chwo gi mon, machalo mana ni gin e nyoluoro kata ebura moro. To gichalo kagima nitiere weche moko magise bedo ka giwacho eburani, kata chal kagima nitie weche moko magidwaro ni mondo owachi eburani, koro kang'iyoka chalni burani koka dwa chakore, kata nyalo bedo ni oserumo. Tokopo ni koka odwa chakore, taparo ni ng'ama aneno kobet piny kani ,en jagoro. Koro chal kagima okawo nyinge jok mose biro ebura ka, ondiko nyingegi eoboke, kendo en gi gir ndiko miluongo ni kalam, en godo kanyo, kendo obet piny. Taneno kachuo gi mon gi ochung' to chal kagima ginyise gik ma onego ondiki. Koro aneno ka nyathi moro bende obet etoke kucho cho, to chal kagima ma nyathi mar achiel kuom mine ma obiro eburani, chalni ne obiro gi nyathini bende eburani.

Kae aneno kamor ogundho kendo mor ahinya. Aneno ka ntiere jagoro ma obet kaendi kendo en jagoro ma miyo. Aneno ka en gi oboke gi kalam ma indikogo. Ebathe kanyo bende aneno omenda kata omwom ni ewi mesa kanyo kendo ok gin omenda matin gi ng'eny ang'enya chutho. Ebathe kanyo baneno jii ma obet kendo gidim ore kendo chal ka gima girito mondo ochul gi omenda .Aneno ka gin mine gi chuo . To kang'iyo gi malong'o ok gin jok matindo gin jok madit gin jok mabet ka dongo. Koro chal na mana ka gima jok mosebedo ka tiyo koro girito mondo chulgi kendo gibiro ir jachudo. Koro kang'iyo gii aneno ka gichanore manitiere ng'amo bet machiegni gi jachudo gi jomoko kanie bang' gi kamano kamano. Koro chal kagima ikawo nying ng'at achiel ichulo todhi to ng'at machielo kendo biro sudo machiegni gi jachudo tichule todhi.

Migawo mosebet kod yuto maber kendo ting'o malo yuto mar piny Kenya, en migawo mar Pur. To ei Pur ka be ntiere migawo matindo tindo mang'eny. Nitiere kaka migawo mar pur mar kahawa, nitiere migawo mar pur mar chae, nitire migawo mar pur madhok kata jamni. Nitiere migawo mopogore mang'eny mang'eny kata mar alote. To mosebedo ka ting'o yuto mar Kenya, kata osebedo gi yuto maber, en migawo mar chae. To migawo mar chae ni nigi pesa mang'eny, kendo pesa ne ber. Nikech iyudo ni ji mang'eny tiyo gi chae. Okinyi kaji ochiewo, ng'eny jo Kenya madho chae, odhiambo iyudo ka jo Kenya be madho chae. To chaeno bende iuso loka nyaka pinje mar Ulaya kata pinje mar jo Amerka. Nikech gimbe gihero chae, gihero madho chae ahinya kendo ging'iewo chae moa Kenya mang'eny kendo gimiyo Kenya pesa mang'eny mogundho.

An adak e piny mar Kenya. Kenya nitie ei Afrika, to ei Afrika ka entiere yo Ugwe kata wuok chieng' mar Afrika. To pinje moko be nitie e bathe kanyo machalo kaka Tanganyika, Uganda. Kidhi malo Masawa mar Kenya, iyudo Ethiopia gi Sudan ma Milambo. E bathe kanyo bende iyudo piny mar jo Somali. Koro Kenya ka nitie ji mathoth. Nitiere dhoudi mopogore opogore mawacho dhok mopogore opogore, ma sani wachore ni nitiere dhoudi kata dhok mopogore machopo piero ang'wen gabiriyo. To bende kichak ing'injo dhoudigi matindo tindo, tiyudo ka kendo koro dhok miwacho Kenya ka ng'eny kendo okadho piero ang'wen gabiriyo. Kenya en piny mokwe, jo Kenya gin johera kendo gin joma tiyo matek, gionge weche mang'eny.

Gima timore ka en ni maendi en aora. Kendo en aora maduong' ahinya. To kang'iye, aorani ochomo kumakoro ochiegni chopo e giko mare. Kaka wang'eyo, ni aora niga gi chakruok mare kendo en gi giko mare. Ng'eny aoche, chakore go gi ewi got. To girumo kata giolo pigegi ei nam. To ka gichomo kuma koro gichopo e giko gi, kata giolo pigegi ei nam, tineno ka koro ok omol matek. Omol mana moos, kendo omol ka ogodore ogodore. Nikech koro oonge teko mag muomo lwanda kata kite manie ebwo lo. Koro omanyo mana kuma lo yome, ema oluwo kogondore ogondore kochomo i nam. Kendo iyudo ni eaora ka seche ma koro oolo pige ei nam to bende oting'ore mapek gik mokawo koago ewi got.

Chiemo ni iluongo ni obuolo. Kendo en chiemo ma nyasi ahinya. Koro gima nyaka ikwong ing'e ni nitiere obuolo ma opogore. Nitie ma ichamo to nitie ma ok cham. Ma ok cham kibilo, kodhi e dhogi to kendo nyalo hinyi, nyalo miyi masira mang'eny ahinya. Koro obuolo michamo kisepudhe to iluoke maler. Kiseluoke maler to ing'ade, ing'ade matindo matindo. Jomoko bende ohero swage. Ka iseng'ade to iwale e pi maliet. Ok ochwakre ahinya. En iwale awala matin. Ka ise wale matin to ikawo nyanya to ing'ado gi kitungu. To ikuongo ichielo kitungu ma lokre rabuor kama. Kitungu koselokre rabuor kama to ikawo nyanya to iole kitungu mane ichielo gi mo mooselokore rabuor cha. To ichak ichielo ichielo kaesto ikawo chiemo ni ma iluongo ni obuolo. To ichielo gi kitungu gi nyanya cha. Kaeto imede ma pi matin mondo obed gi kado matin. Kado mare onego ni bedo mopoto ahinya. Koro kise timo kamano to ituone mana chumbi to koro inyalo chame kata gi alot kata gi ring'o kendo en chiemo ma nyasi ahinya.

Kaendi aneno ng'ano mane en jatelo maduong ma rahiri mar dala mar Nairobi e Kenya wa ka. Kendo iluonge ni Mike Sonko. Mano enyinge. Nobedo jatielo jatelo maduong' mar dala maduong' mar Nairobi e ndalo moko mokadho. To nogole oko kane oyud ni weche mang'eny ne luwe ka luwore gi kaka ne otiyo e dala mar Nairobi. Ne nitiere jomamoko mane ok mor gi tije kendo nokete gi lweny mang'eny ahinya. Nobedo mana kosiko ka oyalo bura kendo kotemo matek mondo kik pudhe oko e tijno. To giko ne to jogo nohewe ma nochopo kuma koro nopudhe oko ma tijno noweyo. Koro nitiere jokma wacho ni notiyo maber. Jomoko be wacho ni ne ok otiyo maber. Koro adiera to ng'eyo tek. To nitie jok ma osewuotho e dala mar Nairobi manyalo wacho kendo nyalo pimo kendo nyalo nyisi tije maber maler mane osetimo. Koro ma en ng'ama ne duong' ahinya kendo ne en jatelo maduong' ahinya.

Kaendi aneno jariemb nyamburko mating'o ji kagolo ji kumoro achiel ka tero ji kumachielo. To en nyamburko ma ka iidho to nyaka ichul pesa kaluwore gi kuma idhiye. To aneno ka jariemb nyamburko ni owuoyo gi ogulmama ariyo. To aneno ka oboke moko nitiere e luet ogulmama to oboke machielo bende nitiere e luet jariemb nyamburko ni. Koro an aparo ni ogulmama ni ong'iyo ka be oboke mag tich mag nyamburko ni bende gin kare. To ok en nyamburko achiel, ging'eny. Aneno ka moko be nitiere e tok nyamburo mani kaendi ni. To ogulmama gi aparo ni ging'iyo nyamburko gi te ka bende barupe gi be ni kare kata oboke gi ma onegobed ni gitiyogo e ringo e yo bende gin kare. Koro ma e gima dhi mbele ka.

Seche moko kor luasi nyalobedo ni ok ber. Samoro inyalo yudo ni koth biro kendo ohewore dwa chwe mang'eny. To seche moko bende inyaloyudo ni koth to onge to chieng' ema rieny matek ahinya. Koro ka dipo ni koth ohewore kendo dwa chwe to gima timo en ni akawo mabul manyalo umorago koro kata ka onegobed ni adhi kumoro to an bi mabul maritorago. Makata kopo ni koth dwa chako chwe to anyaumo go wiya. Koro okonya. Ok chun ni nyaka to abuogi. Anyalo mana buok kumoro kata e dala moro kata e ot moro mana ka dipo ni kodhno obiro mang'eny ahinya ma kata mabul onyalo hewo kendo ka en gi auka mang'eny ahinya manyalo kata dhi gi mabul. To bende kadipo ni chieng' ema rieny mang'eny, to mabul no nyalo konya geng'o chieng. Koro kata ka awuotho adhi e wuodha moro chieng' ok wang'a ahinya.

Tijni e tich mar puonjo nyithindo mathindo e sikul. Kendo nyithindo gi gin e klas mar chakruok. Klas michakruok godo ka nyathi mathin odonjo e sukul koro odwaro chako puonjore. To anyalo paro higni manene mane atime tijni mokwongo. Rito nyithindo gi ok en tich mayot. Nikech iyudo ni nyathi ka nyathi oya e mier mopogore opogore kendo jonyuol gi be opogore. Koro ne gindongo e yo mopogore. Koro timbe gi ok chal. Nyathi ka nyathi ni gi timne ka luwore gi kaka ne odongo gi kaka ne jonyuolne ne orite. Nitiere nyithindo ma wi gi tek. Nitiere nyithindo mawinjo wach. To nyathi ka nyathi nyaka koro itere mana mos kitimo tijni mar puonjo nyithindo matindo marom kama. To ok dwar ni ibedo ja mirima kata ibedo ng'at ma chunye tin. Dwaro ni ibedo ng'ama dhi mos. Kendo ng'at ma ong'eyo nyathi ka nyathi gi dwache mondo obed ni irito gi te kendo ipuonjo gi eyo maber maromre.

Tijni en tich mar laktar mar wang'. Koro tijni mondo itime mokwongo nyakabed ni in gi ng'eyo kaka wang' chalo kendo kaka wang' tiyo. To kendo mondo itim tijni nyaka ibed ni in gi gige tich minyalo tiyogodo ka ng'ato obiro mondo oneni mondo ikonye ka dipo ni wang'e rame kata en gi chandruok moro e wang'e. Mokwongo nitiere gima imenyo godo wang'. To gini en gi tache moro kanyo matin ma ka laktar mar wang' omenyogodo wang' to onyaloneno kuma nitiere nyandruok kata kuma ok obet maber. Koro gimimenyo godo wang' ni en gima konyo ahinya kendo en gima laktar mar wang' nyaka bed godo. Machielo, nyaka laktar mar wang' be bedie gi angolo moko ma kose pimo wang'i moneno kuma chandruok nitie to onyalo miyi angolo moro mamiyo koro ineno maber.

Tijni ka ang'iye maber to ochalo tich mar puonjo mine. Nikech aneno ka mine obet piny kama to ok gin mine matindo. Gin agina mine madongo kendo machl ni ni gi ute gi, To aneno ka ng'at machalo japuonj ma be miyo ochung' gi law mar tich marachar. Kendo chal ka gima oting'o oboke moko kanyo e lwete mag tich. Chal ka gima oboke gi omoting'o gik ma opuonjo kata ondikie gik ma opuonjo mine gi. Samoro dipo kata ni oboke ni oting'o nyinge mine ma ipuonjo ka gi. To ka ang'iyo bende aneno ka ratil moro nitiere ka machal ka gima ipimo godo gik moa e puodho kata cham moa e puodho. Koro ka ang'iyo chal ni mine gi ipuonjo gi e yore mag puro kata yore mag pith. Kendo idwaro ni gilony e yore mag puro kata mag pith mondo giyud yuto maber mondo mieche gi obed maber nyithindgi odong maber. Koro tijni en gi nengo kendo ober nikech okonyo mine.

Weche manyien mag piny owacho kod mag kor gwenge mayudore kawuono to ng'eny. To malich ahinya momako pach ji kendo omako dho ji en ni tuo marach mar nyaldiema koro owuok e pinje mag Migori, Homabay, Siaya, gi Kisumo. Tuo ni en tuo marach nikech komaki to nyaka ring kodi mana ng'wech ng'wech nyaka e osiptal mondo iyud thieth. Nono to ka ok iyudo thieth e sama chuok inyalopo mana king'ielo orengo. To tuo ni sani owuok nikech yudore ni chalni ok warito aluorawa maber. Chalni nitiere jomoko ma pod dhi oko e pap. Ok gi ti gi cho ma okuny. Koro nikech tuo ni olandore kopo ni ji ok ti gi cho, e cho ma duong kata e cho ma tin. To tuo ni ni gi diep makendo komaki to pi rumo iri ma piyo piyo. Koro tuo ni orach. Kendo kaka owuokni jok molony e weche mag thieth sani luorore e gwenge te mondo gipuonj ji.

Tijni en tich mar laktar molony e thieth mar nyithindo. Nyithindo niga gi chandruok mopogore mang'eny. Mondo nyathi odong mobed maduong', en gi tuoche mang'eny machande. To tuochegi bedoga mang'eny ahinya kendo chando nyithindo majo higni achiel nyaka higa abich. Koro laktar molony e thieth mar nyithindo kelo ber mang'eny engima mar nyithindo gi jonyuolgi. Nikech okonyo nyithindo geng'o tuoche, nitiere yedhe moko mimiyogi, kata sendene moko mimbomogi kapod gitindo mondo kik tuoche moko makgi. To kadipo ni tuo moro omakogi, to laktar molony ethieth mar nyithindo, konyo nyithindogi. Koro tijni kelo ber mang'eny ok engima mar nyithindo kende, to kata mana engima mar jonyuolgi nikech ka nyithindo ngima maber kendo oritgi maber to jonyuol bende mor kata laktar be mor.

Ng'ama aneno ka en ng'a ma miyo. To en miyo ma ong'ere ahinya moloyo to e pinywa mar Kenya ka. Nyinge momewo ahinya iluongo ni Akodhe. To miyo ni en ja thum. Osegoyo thumbe mang'eny kendo ji mang'eny ohero thumbe ne go. Nikech thumbe ne go ok gin thumbe mana migoyo mondo ji omiel kata ji owinj maber. To thumbe ne go ni gi weche, Nitiere weche motemo mondo omi ji e thumbe ne go. To endalo moko ka nodwa bedo gi chandruok moko mag ot to mago to bende timore. Nyalo yudo ng'ato ang'ata. To gima ber ni chandruok no kata weche mane ji wacho e wach mar tungni manenie ode no to pok omone dhi nyime gi goyo thum. Kendo pod ogolo thumbe ma mit ma ji ohero kendo maber.

Kuonde thieth alimoga e thuolo mopogore opogore. Sa asaya mawinjo ka an gi rem e denda kata awinjo kata ka aparo ni gimoro chanda e denda to awuok awuoka to adhi alimo kar thieth. To anyiso gi gima chanda to laktar pima kendo nona to omiya yath kata omiya thieth maluwore gi gima chando denda. To bende seche moko alimo kar thieth kata ka onge rem ma an go kata ka onge tuo ma an godo. To maendi atimo ga chutho chutho di riyo e higa. Koro awuok awuoka to adhi kar thieth to ipima ma pim nyaka remba, ing'iyo nyaka leke na, ing'iyo nyaka wenge na, itena, ipimo apima denda te toing'iyo ni to denda bende ni kare koso nitie kumoro man gi rem kata nitie tuo moro mopondo mapok afuenyo. Koro mano e kaka alimo ga kar thieth. Adhi seche ma atuo kata seche ma ok atuo mondo opima.